ore ormiraa netototiwuo enaa olchani lemerai olnya iltung'anak kumok, neijoo ina are enye nenotu irmenek.

kenarikino neyau usafi pookin orgilat pookin biotisho neyau orng'usil sidai tenkaji amu kitalamaa imoyiaritin naidim ayetu toloirerio anaa cholera.

ore ingarrin naa inedupoto oleng amu ore enaake niloito esiai nikintabaya nikintoki ashuku ore teniata ilolan nikiretoki anapaki nitoki sii aaku kelelek elaata ooropiyiani enyenak.

ore eunore oo irkeek naa ebae sidai temurua amu keyau esng'ouna sidai emurua, nitinyuku sii enchan, neitobir oloing'ang'e pooki.

ore enyamali enaa olameyu neyawua esumash sapuk toltung'anak o tenebo o toosuam ore enyamali anaa elaunoto oosiaitin neyawua osina sapuk nemetumoki iltung'anak pookin atabaiki enkisuma.

ore indaiki nemeishakino peyie enyai poki rishata arashu pooki olong tenkaraki kinyial ilala nikinyial.

ore empalai e passport naa empalai natumi eimu enkipande o birth certificate einoto tenkaraki piitumoki ashomo irkulie oshon aisumayu arashu ilo irkasin toorkulie oshon.

eibalunyie serikali e kenya nchere ore iltung'anak moruak toomurua naa kiteru aatum iropiyiani eretoto aiteru olapa le dukuya eimu naa orkitok lina siai yioloti anaa ps motari.

ore esiai endung'oto e kura naa esiai e dupoto oleng tolosho le kenya amu ore baada oo kila larin imiet negeluni neoshi enkuruo egeluni ilarikok le kenya lolkerengeti tenebo olarikoni kitok le kenya.

ore empalai e driving licence naa empali naibalunyie ajo itayiolo aterewa engarri naa kishoruno piirew engarri poki wueji nilo eimu orkioma le NTSA oitasheki esiai orbaribarani tolosho le kenya.

ore teniyiru nitum empalai e biotisho yioloti enaa SHA naa irony tesimu ino star nabo ong'uan naapishana hash, nigelu nipik inamba enkipande ino nigelu ajo kanyoo keropiani aja iyieu nilak tokila olapa nigelu tenaa iyama tenee emiyama tenaa ira koliai teneemira, nirew lelo kilikuai pookin nilimu tenaa iyata esiai e pookin e biotisho torrono.

ore apa enkarikoni wangari maathai, naa ninye apa naitasheiki esiai eunore oorkeek, tenebo we siai oo ntimi tolosho le kenya. oltungani apa le tipat oleng eyakikisha biotisho oontimi tolosho le kenya.

Hello ,orkitok lai supa!. pole taa amu ee yie naji ayieu naaoshoki ,likae lenkapu lai naji agira aja aoshoki naitaalan inamba napik inonok.

ore kulo naa ilarikok kumo kituak ashu ilakilini kituak lolosho le kenya erikito olakili kitok Justin muturi egira arikoo imbaa kituak olosho le kenya naa ninche oshi lorikoo irkesin kumok lolosho le kenya.

ore ena naa entonata oolarikok arashu entumo oltung'anak lesiai egira aimaki imbaa sapukin naidim atorikoi ilo wueji ilo osho tenebo woina siai enye.

Ore ena masho naa emasho etipat oleng tooltung'anak loorbaluyia isulaki eeta enkolong enchipai oleng anaa tenewueji egira aang'amu olarikoni kitok Kipchumba murkomen neranyakini aitiship.

ore entoki edukuya naa irem olchamba lino nintayu eriaa pookin, nigelu empeku sidai niun nibukoki enkare nibukoki entulugumi peyie eponari dupoto ometaba anaa erishsta nisampu nintayu aya esitoo.

adolita empisha naing'ua emashini ooloik yiolot enaa x-ray nadolita empisha oorubat enkaina, empisha oloik lenkaina o empisha oloik loorkimoji.

ore imoyiaritin naaponu poki rishata naa imoyiaritin enaa cholera nayau oloirerio ore enkay moyian naa malaria nayau enkijape arashu tenikiwony enkojing'ani neishaa pookin peyie, ishiaa piisuj niaku safi nishiaa nkulie piilam iwuejitin natii mosquito.

menarikino katukul nemurati intoyie tooloshon pookin otormareita pookin amu ore ena baye naa kinyial biotisho enye ninyial eishoi enye toonkolong'i naaponu.

kishaakino niduare orkitarri poki rishata nemining'ito esidai pekilenoo enkuatata osarge nikileenoo imoyiaritin naidim ataa ketii osesen nikincho irng'anayio limboorie nena moyiaritin.

supa olchore lai kebaa, ilakua oleng kibayioro kejaa esupatisho ino kejaa ormarei linyi keisupati ilakua oleng ebayie aadol olengaisilig ajo ira sidai.

Ore bishop naa ninye orkitok sapuk loonkanisani nesuju irkulie arikok amu ninye oitasheki inkanisani pookin ina murua, ore erikoto e kanisa naa embaye sidai tenkarake kereti irkumok loonyamal.

Menarikino neyiolou olikay tuing'ani nambai inonok e siri nintainyie iropiyiani amu keidim aitayu iropiani nepurroo nemenarikino nintodol oltung'ani iropiyiani niata tesimu.

kanyorr oleng aitumia olaini le airtel amu kelelek enkinyang'unoto e bundles enyenak naa kebik naa ore sii teniwosh esimu naa kebik credit enye nitoki aaku kibung network aitobiraki.

ore entoki edukuya nang'as ai ng'uraa iwayai pooki e internet naa kitobirakino, ore entoki eyare ninkilikuan ilo tung'ani tenaa keta laa iropiyiani e internet peyie itumoki atayiolo enetii enyamali.

kadamu enkolong nashomo olduka le safaricom ayieu eretoto oo ropiyiani ainei naterewa ainyialaki, naaretoki ninche awoshoki ilo tung'ani laterewaka iropiyiani ometaba anaa naashukokini iropiyiani ainei naimina.

etabawua enkisuma e digital sukuul enkop ang eimu imashinini e computer naanotito inkera tenkaraki enkisuma e CBC naa ore dupoto enye naa ketum inkera eng'eno nagut tooloshon pookin.

ore enkarna naishori olarikoni kitok le kanisa ang naa keji Bishop laa ninye oitasheki inkanisani tikitam natii orkerenget lang.

ore enkisuma e teknoloji netaa ene dupoto sapuk toosukuuluni tenkarake kesiokini atum enkisuma nagut neyiolouni imbaa naagira ae endelea tolosho pookin o toonkuapi kulie emu enkoitoi e digital.

keetay enkaranyani yioloti anaa Nanana siampala, neetay olaranyani yioloti anaa Ramsi neetay likay aranyani yioloti anaa Sanino bless naa ore pookin naa ilaranyak loosinkolioti Enkai.

ore sipitali netaa enedupoto oleng toombaa e biotisho kake ore intoiwuo kumok naa kepalaa sipitali inchere kisilig ninche ajo irkeek liang ake loontimi loidim ataret biotisho enye.

ore olarikoni kitok oitasheki erripoto olosho le kenya yioloti enaa Kipchumba murkomen naa olarikoni sidai oosita esiai sapuk tolosho le kenya aitasheki nchere enotoki eseriani tolosho le kenya.

Egira irpayiani waare aboitare enkerai natii oshi sipitali egira ayioloki ilomon lenyena le biotisho ninosaki sii ilomon le nchipai tosesen lenye

katumoki ataasa esiai tenkopis alang'u tiang amu metii enkopis ororei sapuk naa katumoki amu metii enkalano natumoki aitabai nena nauyieu tesiai ai.

enkolong apa ena naatay emasho enkolong oolalaak le kodi pookin tolosho le kenya eimu orkioma le kenya revenue authority yioloti enaa KRA naitasheki elaata e kodi.

ore olaranyani oisula oleng temurua ang naa olaranyani yioloti enaa Ramsi laa ninye oshi loigeroki koon isinkolioti nitoki sii arany lelo sinkolioti lenkai.

ore entomononi nanuta netii isiatin nairoshi nemeidim ataasa netii inkilani nemeishakino peishop netii indaikin nemeishakino peenya kake ore peeku etoishe netii pokitoki nepaasha pokitoki nanya enanap.

keetay ilturruri loolashupa lotii emurua ang logira aponu aiteng'en inkera e sukuul enkoitoi e digital neponu autaki too kompyutani enye vile enaidim anoto eretoto tenkoi eimu enkoitoi e digital.

ore embaye edukuya naa kaomon oshi Enkai ajoki peyie aaretoki nena nyamalitin ore entoki e are naliki intoiwuo ainei enyamali nagira aimaa naing'uraki ninche eretoto.

ore iropiyiani naa imali etipat oleng amu indim aitaasa imbaa kumok etipat anaa indim atabolie biashara nindim aisumie inkera, nindim ainyiang'unyie endaa nindim sii atalakie sipitali erishata nimuoi.

Ore olturrur le safaricom sacco naa olturrur lindim atijing'a nishum iropiyani inonok ometabau enaa enkata nikindimi aishoo iropiyiani esile nilo aasie biashara nintoki ashuku.

Kegira enkarikoni o enkampuni e airtel arikoo iltung'anak eneiko tenepik esimu olaini ng'ejuk eneiko sii teneitumiyia aasie inkulie baa kumok toosimui enye.

Ore biashara naa entoki etipat oleng amu eidim oltung'ani anoto faida sapuk ooropiyiani naponaa esiai enye neidim sii ataasie nena ropiyiani aramatie ormarei lenye ore tebiashara nindim anoto ilchoreata onchoreta.

keishaa niata enkarriyiano ooropiyiani pookin ning'amu tolapa peyie iyiolou vile eninkunaa aitobiraki ainyiangunyie intokitin e atuaji nilakie orgas nilakie enkaji onkulie pala pookin enaa ne insurance esipitali onengarri.

ore toolarin ootulusoitie nanotoko aawa inkera ainei sukuul natumoki atabolo biashara nanotoko sii atoponai intare tiatua enkang ai.

adolita inkajijik adoru olduka le nairobi nadolita iltung'anak kumok nadolita enkare nadolita ewueji niguranie inkera yioloti anaa bouncing council nadolita irkeek adoru otii ina kiwanja.

Ore huduma centre netaa ewueji etipat oleng tolosho le kenya amu indim anoto iretot kumok anaa enkoitoi e posta nindim atarewie ilolan nindim sii atang'amu ilolan nindim atang'amu impala nindim sii airriwai impala.